kesipa ajo keidim ilaramatak anote iropiyiani e sile te benki, oo te kulie wuejitin oo ropiyiani. ore sii enkae, ore sii enkae keeta sirkali eneiko pee eret ilaramatak too nkoitoi kumok. ore ene dukuya ketii wuejitin naata esiana naa keitobiruaki ake pee eisho ilaramatak iropiyiani e sile tenenyamalu. ore kuna ropiyiani e sile naa kesieki siatin kumok keidimi ainyang'unye irkeek lolchamba, neidimi sii ainy'ang'unye masaa nasishoreki tolchambai. kore sii kuna ropiyiani naa keidim ilaramatak ainy'ang'unye enkop matejo duo naaji pee enkop nairemishore airemie imukuntani.

kuna ncheriani natii ematua e traffic te Kenya, enkiimata e kedienye ataa kore lelo ooata ng'arin naake ishaakino ake nkatitin pookin naa kedienye ing'or aim. Kore enkae mishaakino nigiroo enkae ari amu ebaki netii enalotu e dukuya nee tenee lazima pigiroo ninyok naa adol ajo minyikita eng'ari niyeu nigiroo. Kore ai kishaakino nisuj nesuj ilarewak nkilomitani naatipikaki imbaoi torbaribara aata tenaa matejo nai nkilomitani hamisini kinjooki etepikaki naa kishakinore enisuj, tenaa nkilomitani mia te saa nabo nifaa naa ninye isuj. Kore ai kore sii tete te tenitemere ashu nitooko enaisho mishaakino nijing' orbaribara areu eng'ari ainyoo e keidim kidim ajali atupuku naa keau naa keye iltung'anak neyau orbuet niput orbuket orbaribara. Kenare nien enkeene te ng'ari naloito, mishaakino ore ai mishaakino nireu eng'ari tempolos orbaribara kishaakino ake nisuj ewoji ino naishaakino niim arewue eng'ari.

Eeeh kadamu enkolong' nataasa ena siai naa kore ina olong' naa eton atii sukuul e primary naa ore entoki naishoo mataasa naikuna mataasa naa kaimutie itu alotu sukuul kore naa paimutie natumore ormalimui apa otii e wiki enye aa enkolong' enye e duty nikugung'a apa ele malimui oleng' aa njere tenimutie naa meeta ake njere pee pee i hepa punishment enye. Najoki naa najoki naa pee aman sukuul pookin asotu nkardasini olchafui pookin napejoo nena ardasini pookin. Neeku ina olong' adamu enkolong' nataasa ena siai naa ormalimui laishoo naa punishment tenkaraki kaimutie itu alotu sukuul. Namanaa sukuul pookin kila mpaka nye teboo mpaka boo sukuul.

Ee, kidimayu netum sinche iltung'anak tarruesh nkitaasat esirkali, anaa irkulikae oshiake leme tarruesh, neme maiman, neme modook, te Internet, tenkoitoi e Internet. Kore enedukuya, etii platform naji e-citizen. Ore tiatua ena e-citizen, etii council naji NCBWD tenkutuk olashumpa. Na ore esiai ena council, na kisho iltung'anak tarruesh enarishata pegelu kuna siaitin, ataa ai sajili enaa iltung'anak tarruesh. Ore sii esirata okulo tung'anak tarruesh, te Internet, na kegira aponari oleng'. Na ketum kulo tung'anak tarruesh imbaashani tesiokinoto, oleng' eimu naa ena e-citizen platform. Kore ena, naa keitaa kiti elototo oltung'anak tonkopisini, eserkali.

Kore mgomo tolosho le Kenya, keimu iwuejiting kumok oleng'. Kore enedukuya, oloing'unying'unyi tesiai. Kepuku ena eimu, olarrabal, eyieu iltung'anak neponikini irmushaarani tenkaraki enkilepata e uchumi nailepita enaake. Keidim si ena atupuku, tenkaraki laasak lesiai. Keidim ilaasak lesiai aigomata, eyieu intokiting sidan, ataa allowances onkajijik, wene, wene kusafiri, osii enoorkeek tenkolong namoita kulo keek lesipitali enkolong namoi. Kore ai, eidim si mgomo atupuku tenkaraki ormanyara, oasishore iltung'anak. Akeidim taa ataa, meesidai pi tenkishui ebiotisho etung'ani ormanyara ogira iltung'anak aasishore. Keidim si mgomo atupuku tenedol ilaasak lesiai, ajo mesujitai enajoito ninche. Na njere, sh njere keidim ataa keitaasitai isiaitin kumok nairoshi nemetii iropiyiani, aikutik iropiyiani natum. Eidim si incheriani esirkali enaa ene budget aikuna metupuku ormugomo tiatua iltung'anak osirkali, tenebo enkilepata e ushuru ,otoo ntokiting kumok. Eidim si siasa ai sababisha ormugomo njere, kiidim iltung'anak ataarata maate tenkaraki, ake mening'o. Amu.

kuna tokitin taa ishaa nesuji pee etumi eng'elare sidai nemetii olarabal, ore ene dukuya kishaa nesuji constitution, constitution keyeuni nesuji ncheriani natipikaki atua ena constitution, nesuji te ng'uton oleng'. Kore sii ai naa kore olturur loishaa naa ninye oitasheki eng'elare aa taa IEBC nishaakino neeku meeta mong'o nesuj peyie mepurishoi. Kore sii ai sidai sii tenetii ilakilini ashu enkaji olakilini nasuj enkukuo tenedoli ajo na solve issues tenedoli ajo etii empurore atua eng'elare. Kishaakino sii naa kore siasani nesuj ncheriani nemiteru ilarabali. Kishaakino sii naa kore enjoto nairaga nenyoraa ajo ishindaki pee etumi eseriani tolosho. Kore sii tenjoto e wanahabari kishaa nitoduaya ilomon sidain le siasa lemetii emoro atua. Kore te njoto e amani kishaa naa kore iltung'anak long'or iltung'anak paake eng'or iltung'anak pee meyau olarabal nishaa nemeeta orgela kore empukunoto kore empukunoto e raia naake iko sii pi..

Ee kaidim atolimu ajo nyoo nagira aasa. Kore enedukuya, jikoni ena kwansa sanasana, jikoni ena natii kuna tokiting. Adalta entap enkare, adalta motiok, nadalta isoketi natii sunda. Kanyioo itodolu ena njere, etii ele tung'ani harakati ayierisho. Ayier endaa, matejo nai endaa ashu lunch arashu supper. Neeku naa ina padalta intokiting kumok irragaa tene, adalta ingredients kuna naitumiai ayierishore, nadalta motiok, neeku ore kuna soketi natii isunda, naa matejo naidimieki atipik kuda socket, atipik kuda tokiting naa electric heater ena nairowuajie enkare, enatoki nairowuajie enkare, adalta si drawers kulo lotii abori lopiki ntokiting.

Kore entoki naitishipa tenasiai, naa tenitum aaku itushumaka keon inkishu nabanyi, nasidai oleng' amu etiu enaa itushuma iropiyiani te bank ,tebenki. Ainyoo pajo iji, kore tenkolong enyamali na idim atimira kuna kishu, niasie nkulie siaitin ah idim atimira ki nkera esukuul, teniata nkera esukuul matejo, idim si tenaa iyata oltamoyiai nimiankaika, ah idim atimira nkishu are ashu nabo, atimiraki oltamoyiai lino, nisaidika.

Adalta nkishu, esiana onkishu akeyie nabaya tomon, ore kuna kishu na atua orpaka etii le taon. Kore ena kiteng' edukuya na kitodolu njere, kitodolu aitobiraki ajo, inkardasini inasita ena kiteng'. Meeta nkujit nainosita. Naitorrono ena amu, kuna kishu oshi kuna naponu taon niming'or ilopeny, na mesidai amu ore nkirik enye naa, nemesidai te tenenya iltung'anak amu ketaa kidim au moyiaritin kumok, amu nyoo, olchafu inosita kuna kishu. Nebaiki nye na kenya neme nimisho olopeny irkeek. Neeku naa, aitorrono oleng'. Ore nekwa kishu natii musho tesiadi tidie, na idol ajo etaraposhe, ajo inosa duo nkardasini ampaka neraposho, irraga nye kulie. Adalta naa ore ele kiteng',etum akinasita intakitakani, kuna kinyat onkwashen, matejo lekunot endaa, nitushulaki nkardasini nemesidai oleng' na kiko nkishu metopong'aita pesho.

Enetipat oleng tenias enabae, amishir inkishu, nitum orbae lino, ah tenelo pimina enkiteng ino, naa idim ake atayiolo tele mishire litipika. Nasidai ina amu kumok ilapurrok, kidimi nai ataa kepurrori kuna kishu nonok endaa, ashu kimina ake bati mbaya, egira nkishu adaa. Neeku sidai naake tenimishir, pitum naa atayiolo ah ore iloito aing'oru nimiankaika. Sidai nkishu amu etiu enaa olchumati litipika letaisere. Ah ore piata nyamalitin, nidim atimira kuna kishu. Keeta ewueji nikuetiki, meeta oltung'ani lisilen, iyata ake enkisiligata ajo ore taisere ena nyamalu, nemeeta nyoo, oltung'ani laisilen, aisilig ake, kuna kishu ainei natipika.

Kore eng'eno niyieu, pishaakino niata, peas enabae, ah kore taa piikut emaalo amu emaalo ena nadalta ekutita oltung'ani, na njere, kishaa niata ni practice inkolong'i kumok, amu melelek enkutata enatoki. Nishaa naa nilo enetii oltung'ani nai loyiolo enasiai mikituutaki, teguton naa. Kore si ai, kore ebae enkae naa, kifaa, kifaa niyiolou niata iltung'anak oata kuna masaa, ashu oltung'ani oyiolo empikata ekuna kuna masaa ormaasai, iltung'anak oyiolo aitobira, mikintobiraki, pe naa itumoki naa atalioyu tesidai, matejo duo nai tenaa igira ai participate, ah kishoru pisha sidai, ajo oltung'ani ele oterrerrene tenasiai naa eranyare.